ore enkoitoi edukuya naidim serkali ateret ilaramatak kutitik pee etum anoto osokoni lenye edaa enye, ore enkoitoi edukuya naa kidim aiboi idaikin aiboi idakin naapuonu tolosho leboo atua iloshon loo ilaramatak kutitik pee etum atimir idaki enye ore sii enkae, ore sii enkae kidim aitobira ilbarabarani pee esidanu nena naikin oo ilaramatak kutitik pee etumoki ashom aatimir, ore uni naidim serikali naa kidim aishoo empeku too iropiyiani kutik, pee etum naa anoto faida tenepuo amir nena daki enye.

Ore nyamalitin naimaa ilamirak ledaa tolbaribarani le kajiado, ore enyamali edukuya naa ore ilamirak keya netumore nguesin netumore iltunganak oyieu neer. nepik enkishui enye batisho, nepik Nena daikin enye .batisho amu keeku ore nena diaki enye, metumoki naa ninche aitabai sokoni tenkaraki, Ina batisho natii ine wueji. ore eniare, enkae nyamali naidim kulo amirak loolbaribarani aimaa naa ilbarinarani torok. keya ninepu ore kulo baribarani naa kebore enterit ,ore ninye peesha neeku mepuo garin netumoki garin aatunoto. ore naa eimu Ina nishiliwa Nena daikin ilamirak eitu ebae sokoni, netumoki naa Nena daikin aingilata neeku keyaki ninche asara oleng. lelo akitaka mitoki Nena diaki aapuo aabaiki sokoni.

Ore ilamirak peesip ajo megirae ae onea ashu aetorogony te sokoni tenkaraki bei oh omasaa enche noore enkoitoi edukuya naidim ila kulo amirak atayiolo atayiolounyie ajo megirae aetorogony naa kidim atodol ajo kanyio emiritae nena masaa too te sokoni ashu tontaoni oh onena ropiyiani nagira ninche amirr towueitin neing'ua kelelek uh o ore ewuei ning'ua naa kegirae amirr bei nanyaanyuk onena namiritae tontaoni neku ore paa kenyaanyuk ina bei ontaoni onena naagira ninche amirr nena masaa enche naa kidim naa lelo amirak atayiolito aajo kenyaanyuk bei enkop pookin neeku naa megirae aitorogony kulo kulo amirak tokuna masaa enche ore enkae oitoi naidim kulo kulo amirak atayiolo ajo megirae aitorogony naa kidim aata ainining'isho eimu irredioi nitumia sii isimui onkaik ashu itumia ilopisaani lere lenkiremore uh ainining naa ajo kanyio emiritae nena nena masaa imasaa naa naajo pemirr sininche tokli wueitin amu ore naa ore naa irredioi naa kelimu ake ninche ajo kanyio emiritae inena masaa tenkop pookin teseuseu pookin keeu keyau ake tenaa ketadoitie tenaakegira ailepu.

Ore naa ilairemok Lemurua, peemus ajo kemir edaa enye, Anya, tiaulo ashu tosokoni loo nkwashen eboo, aapuo Aamir Kuna kwashen enye. kidim sirkali aisapoota ninche aisho ilbarinarani sidain pee itabaiki Kuna daiki enye sokoni nidim sii aishoo ntokitin nashumie Nena daikin enye. pee mingiala. naanapie anaa nkoinani peetumoki naa lelo tunganak, mepuo aabela nemepuo .ore naa enkae toki naidim kulo airemok aatumus ajo kepuo aitabaiki Kuna tokitin enye sokoni, naa kidim sirkali aatorip ninche. too lelo kulie amirak lol nkuapi eboo. amu kelelek itorongony naa kulo amirak Lemurua. Ore enkae toki naret kulo tunganak pee emua ajo

Ore naa nkoitoi nintumia pee iya kulo mashungua linonok tasania. naa ore enkoitoi edukuya naa isir, Ina biashara ino. ina biashara ino oo kulo mashungua linonok. tolosho le Kenya, teilo tururur. Osotu Kodi, peyie itumoki, naa atayiolo ena biashara ino. ore eniare naa nitumoki aitabai kulo mashungua kimono tasania. naa intumia enkoitoi .nimepanga, nitumoki aibalunye ajo, kainyioo kuna tokitin nimpa, peyie, itumoki naa aitabiki iyieunot, naayieu tasania. ore naa enkae nitumoki, kulo mashungua linoono naa intumia, lelo asirak loo loi transport peyie, itabaiki naa Ina tansani. ore enkae nintoki aitabaiki kulo mashungua linoono tamsania. naa iroro olelo tunganak ongamaa lelo mashungua, nintarasaa aisho lelo tunganak oopuo, aanya. peyie etumoki atayiolo ajo kaji ing'ua kulo mashungua linoono. ore enkae, Nena tokitin te Tanzania.

Ore naa inkoitoi naatumoki kulo airemok, ataas biashara,e region arshu enalang ilpolosien, temirata oo daikin enye. ore enkoitoi edukuya naa bei, op nena masaa enye. amun ore naa too nkuapi eboo, arashu ine region ore Nena sokonini kishori ninche Nena tokitin enye te bei eshumata. ketii ntoki, kemir lelo, airemok ntokitin enye te bei eshumata alang' naa lelo oo nkuapi, enye. ore naa enkae toki naatumoki kulo airemok atudupore temirata, ontokitin enye tene wueji naa onkuapi eboo. aarashu te region naa entoki naji. keeku ikumok iltunganak ooyieu kuna masaa enye. too nkuapi eboo arashu te region neeku naa, emirata amu kemir ntokitin. kumok tenkaraki kikumok iltunganak ooyieu. kuna daiki enye. ore naa enkae naatumoki kulo tunganak atudupore Lelo airemok tok nkuapi eboo ena region ,naa Kuna ropiyiani oo nkuapi eboo. amu ketum naa atimir Nena, masaa enye. nengamaa ropiyiani eboo anaa dolai, olosho orkila orok. naa kidimayu naa

Ore taa orkuak latang'amua orkiti kuak latang'amua peyie aaku naa olonyorr ormanyara tiatua kila enkolong ai naa ore orkuak ledukuya atang'amua orkuak lesidano atisidana amu etaa naa kaloaun irkiek nautaa iltung'anak enikoni enikoni teneuni irkeek peyie esidanu ormanyara natang'amua sii orkuak lenkanyit aibung'a enkanyit amu keya nitum iltung'anak lemeyieu neun kulo keek ninyial naa kulo keek eh natum enkanyit nayiolou naa enaiko peyie autaa kulo tung'anak peyie etumoki naa atuun kulo keek ore sii olikae kuak latang'amua naa ore naa likae kuak latang'amua naa paaku olonyorr olmanyara nataa oltung'ani olo asotusotu intakitakani inkardasini ore naa likae kuak latang'amua peyie aaku oltung'ani onyorr ormanyara tiatua kila enkolong ai naa ataa oltung'ani oun irkeek nabukoki inkariak narrip sii lelo keek peeme pemenya naa ing'uesi uh kaitaman eseke kaitaman esekenkei peemetumoki naa ing'uesi ataarr ore sii olikae kuak latang'amua paaku olonyorr ormanyara naa ataa kanyorr esiai enturore kanyorr atuturo ilotorok.

Ore naa ilosekin laitumia pee atum sokoni sidai nailepunye faida oo ntokitin ainei naa ore oloseki ledukuya naa kayakikisha ajo ore kuna tokitin namirita na kesidain tebiyotisho oo lolo ainyangak lainei amu ore naa ilainyangak lainei naa kenyorr intokitin nemetii entoroni anaa intokitin neitu naa einyala peyie etumoki naa kulo tunganak ainyangu kuna tokitin oree naa olikai osek laitumia peyie atum ele sokoni sidai naa kaininingu sii too redioi ajo kajii etii osokoni sidai naa kaji etii osokoni lotii eyionoto oo ntokitin shumata oleng oyiouni naa neinyanguni kuna masaa ainei oree naa olikae osek laitumia paatum osokoni sidai naa kelelek aikilikwanishore ilamirak losokoni amu katuum naa atayiolo ajo kanyio kayiekununo ilo sokoni ana kesidai eimuu naa lolo kulie amirak lopuo nena sokonini peyie atumokii naa aitayiolo ajo kanyio kanyio eikununo ena ramatare oo nana sokonini too nkuapi eboo arashu teleosho le Kenya na katumokii sii atayiolo naa eimu lelo amirak loo ntikitin.

Ore naa pee amir nanu ntokitin aamiraki nkuapi eboo, naapuonu too nkuapi eboo naa kajo pee aatum Nena ropiyiani eina kop naamiraki. amu elelek aa tenetum Nena ropiyiani eina kop nagira amiaraki, naa ketii shumata aisulu inena kop ang'.ore sii enkae kolat ajo kainyioo pee amir Kuna tokitin, aamiraki nkuapi. eboo. naa kajo sii peyie keponari, ntokitin namir Amu keeku taa keponaei ntokitin namir, aamiraki nkuapi eboo . tenkaraki naa kinyiang'u nanu too nkuapi eboo naatumoki atimira. ore sii enkae, kainyioo peyie amir Kuna tokitin aamiraki nkuapi eboo naa, kajo pee keponari faida. amu, kelelek aa ore Ina kop naamiraki Kuna tokitin ainei, naa kinyiang'u naa niche Kuna tokitin tooropiyiani, kumok. ore pee inyiang'u, te bei eshumata oleng, naakeeku naa katym faida .amu ore naa ropiyiani nainyiangunye nanah naa kikututik. neeku naa katumoki anoto faida. naa kajo metaa ore kulo kulie amirak loo Nena tokitin naata, netumoki naa sii ninche aanoto osokoni tena kop Kenya.

ore naa emirare edaai ai, na kamiraki sokoni emurua, namiraki sii iltururi arashu kailoki ilanosak, naa ore na enkinuno ena unore aai, naa kadol ajo kisidai amu ore naa pee amiraki oleng, amu kenyor naa emurua ntokitn, amu kamir naa irkek, naa ore naa irkeek kishunye akeyi

Ore naa katikati natum too nkishu ashu tedaa ai, naa intosho. matangasa aiteru edaa. ore naa edaa nanu namir naa kamir irmashungua. namir inkitunkuuni. namir akeyie nkuashen. naa ore naa too nena tokitin namir naa kajo akeyie aaku ore pokin naa kepuonu irkuniyiani tikitam. ore kill kuniyiaani laainei tikitam, amu kepaasha naa ilooti nkuashen oormashungua. neeku naa ore lelo kuniyiaani naa kepaasha emirata amu kelelek amir orkiniyia looo nkwashen akeyie inkeek naapishana ashu orkiniyia obo naa tenamir ele kuniyia nkeek naapishana naa kelelek era onguan iloo nguashen. naa ore duo paa sidanu duo sokoni aitobiraki naa kelelek akeyie aitayu nkalusuni tomon iuni. kake ore duo enkata torono elelek ake intayu nkalusuni tomon oimiet teina wueji temirata edaa. Ore naa sii ninye too nkishu ainei, naa Kara olamirani loo nkishu tomon. ore taa Kuna kishu tomon ainei naa ilongok. ore kulo oingok naa keyakiyata ake nkishu ropiyiani amu keya nitayu nkeek ip imiet. nitobirunye duo aitobiraki kake pre duo aatorono sokoni amu, keya oshiake naa torono sokoni ore duo bei, Torono duo ekatikati naa kelelek atum nkeek ip uni. aitayio naa akeyie Ina garama ooltunganak ooreu sokoni. amu keetae naa sokoni.

Ore naa nyamalitin natumore aigiata naa aing'oru ena sokoni oodaikin ainei, naa kelelek naa ajo Alp ena sokoni, nematum naa ena sokoni amu kelelek aiboorie aloito ajo atum ntokitin ainei. amu elelek etaa ilamirak kumok, ore Kuna tokitin tenkumoki naa kishilowa Kuna tokitin agira alo amir. ore naaore teninngaial Kuna tokitin ainei agira aing'oru sokoni, ore naa enkae nyamali natumore agira aing'oru sokoni, elelek naa ajo alo Ina sokoni melelek sii aamitiki sirkali license ena biashara ai amu kelelek naa ore sirkali, naa ninche nagira amorisho. ninche naa nagira aamirisho tena sokoni ore ntokitin enye, naa ninche nkumok Neeku naa, meyieu sirkali nekumoku Kuna tokitin, amu sirkali naa nagira aamirisho ore naa enkae. Toki naimaa olbaribara. kelelek aatorono olbaribara agira aya Kuna tokitin neeku naa kaisumpua Ina toki. pee sii ninye enkae naa, esiai naa ebatishp amu isapuk naa batisho nagira aya Kuna tokitin ainei.

Ore nyamalitin naima agira amir masaa ainei tosokoni ore enyamali edukuya na kelelek aakumok kuna tokitin tosokoni amu keaku sinye ore kulo ainyak kutik na kumok kuna tokitin na ore kuna tokitin olchamba lai na kelelek em naijo irmatunda ntokitin naijo irmaisurin ore si kulo tokitin na inyaka nikiaka nkasarani enyamali onkulie tokitin eboo oleng naa neaku naa ore kuna tokitin na ntokitin sidain oleng amu melek enasia ore nakulie nyamalitin naimaa amirita masaa olchamba lai na kelelek etii nkulie tokitin nanyanyikie nona masaaa ainei kelelek enyor ninche irmashungwa alang irmashungwa neaku nona tokitin na kidim tenkaraki ketii likae tungani oata

Ore taa nkoitoi sidan natumoki atanapie kule ainei ebaki laokok na kebaki nepiki irfrigi ,ore na enkai oitoi natumoki atanapie kule ainei na kelelek aitumia engari amu ore ngarin nasioyo oleng na kesieiki aitabaya osokoni ore enkai oitoi naidim aitabayie kuna aale ainei osokoni na kelelek si aitumia oltukutuk na ore na papik irpaek naituku kuna paek ainei aitobiraki naituku tenkare nairowuo naituku tosabuni nakesidanu kuna paek ainei napik iltukutuki mekwatie aitabaki enkop ore enkae toki naidim atanapie kuna aale ainei na kaitumia si irkiondoni anapie amu kaitadoki nakwatie ayaki ltunganak otaana neaku kelelek

Kaun nanu mposho nanyor nakaja adol mboosho nanyori tolchamba lai nemetii garama oleng ame kekutik ntokitin natii naaenaa ntokitin naijo fertiliser duo nagoli oleng ore pajo adol osokoni lompoosho na kesidai amu kenyor ltunganak kuna poosho nanyori na kesioyo kesieki ltunganak ainyangu metii nainyala ore si minyala kayaki ropiyani amu mengamaa na kaikumok aijo emaitanganyuk noshi poosho ekawaida na kamir oshi nanu mia ore naa pijo amir irkuniani tomon amu kitau olchamba lai nkiloi tomon nakeyau akeyie ropiyani kumok amu kajo ayaki nkiek tikitam ba ropiyani sidan nona neaky na ore peuni mpoosho nanyori na ketiu ropiyani tenkaraki nona poosho nanyori ore si enkae nemesieki ainyala amy kebik kuna poosho oleg itu esieku anyala

Ore naa emurua peyie eya atum naa isukuluni naiteng'ening'ena ompisai ore enaiko paatum isukuluni naa ore enedukuya naa kalo entoki naji mchango kalo amanaa temurua akeyie yie naitipat aman emurua pookin najoki iltung'anak naa maatasot aiteki iropiani pekitumoki naa ateshet kuna sukuluni naiteng'en inkera eniko pirriwaa impesai ore nenkae toki natum natumoki anotie naa kuna sukuluni naa serkali kalo naa enetii serkali e kenya alo aishiraki akeyie ilarikok peyie aisho naa iropiyiani ashua aponu naa ninche ashetaki nena, nena sukuluni naiteng'enisho eng'eno oropiani patumoki nanu aterewa kuna pisai ainei aterewaki naa lelo tung'anak peyie pemedol naa kulo tung'anak lamayieu ne neyiolou ore nenkae koitoi natumoki anotie kuna sukuluni naa kaidim sii ae aishiraki lolo tung'anak ooji donors lelo tung'anak akeyie donors lonkuapi eboo lelo oyieu neretisho amu keetae naa lelo turruti rurruri oretisho naa kelelek sii ishiraki lelo turruri lesipata etung'ani amu keng'oroo esipata etung'ani naa kelelek naa aponu ashetaki nena sukuluni tenedoil ajo ketii esipata naa tenaa kagirae aitorogony.

Ore nai naikuni peimakini esapuko ebiashara naa ibelekenye esiai ompisai tesiai napaasha naore edukuya na irbarasanu kioganisi irbarasani oimarieki naa esapuko ebiashara eimu ncba na kepuo ltunganak kumok anaa ltunganak oitasheki nepuo alimu tilo barasa enikunono biashara enkiriwakini ompisai ore si enkae naikuni peimakini esapuko ompisai elte ncba naa kitumiai entoki naji online forums aitumia orege lormutandao amu ore ena orege lormutandao na kejing ake oltungani teoi natii neimaki enabaa biashara tolosho lekenya aitumia naa enoshi toki ormutandao ore. Enkae naitumiai peyieu edoli enasapuko ebiashara kai ikunono tolarin otulusoitie orkulie otii

Ore taa esiai naata ilairemok tempikata e bei enh ondaiki olchamba temurua ai naa keeta esiai nadol ajo kebaa kebaa indaiki olchamba natii sokoni olelo tung'anak oyieu inena daiki naa ketumoki naa atodol tanaa kikumok iltung'anak oyieu petumoki naa atipik bei eshumata aisul amu ore naa peeku ketii bei shumata aisul naa kitodolu naa ajo kikumok iltung'anak oogira ainyiang'u niaku ke kesioyo naa kuna daiki olchamba amu kitegemea naa sininye anaa lelo tung'anak ogira ainyiang'u ore naa enkae siai naata kulo tung'anak lemurua ai peyi peyie epik naa bei indaiki olchamba naa kedol naa sininche enikununo sirkali amu keya nejo sirkali ore kuna tokiting naa meetae intokiting olchamba naitogirori ena bei ore naa peedol ajo kejito sirkali mitogirori ena bei entoki naji price limit naa ketumoki naa ninche atipik enaa sheria esirkali amu keya nejo sirkali meeta entoki matejo sai impoosho tenejo sirkali meeta impoosho nai naisidishaki amirie naa inkeek naapishana ashu inkeek isiet empinta neeku naa ore ikununo nejia naa ketumoki naa sininche atusuj incheriani esirkali.

Ore naa enaiko peyie atumoki aitotio naa ilukunguni ainei terishata nailepa naa bei endaa enye naore enkoitoi edukuya naakajo naa keyieu naa ke apply naturally enaa duo enetiu enkop naore enedukuya naa kaidim ake ashomo ahomo atipika enet boo nalo naa aboloki kuna lukunguni ainei metara enkolong peetum naa vitamin D amu kisaidia naa kuna lukunguni ainei tembulunoto nemitoki naa kuna lukunguni uh abertenu niaku naa yiolo kuna lukunguni ainei kaisho enkare naokiwok naa teboo tine wueji naa kitobirr naa ina in olong ore sii enkae oitoi naitumia naa aitoti kuna lukunguni ainei enkata nae nailepa biashara nailepa endaa enche naa kaisho kuna kuna akeyie yie kulo kurt akeyie yie loo modiok onkishu nalo nayau kuna lukunguni ainei atua boo onkishu nalo aboooki ayua boo onkishu meshomoito uh aisurrsur lelo nepuo naa kuna lukunguni ainei aapuo abolibol nena modiok amu ketumoki ainosa ainosinosa akeyie lelo kurt ore sii enkae naa kaidim ake aishoo kuna daikin naaleku te jikoni anaa kulo kuna kuti kurman naibukori kulo kuti galin akeyie iyie oibukori nasotu nalo aiho kuna lukunguni ainei tenkaji enye mehomoito anya nepuo awokie enkare.

Ore naa embolea oshi naidim ainyang'u nayieuni tolchamba lai naa kaayaki enyamali oleng tenilep bei amu ore enyamali edukuya naayaki enapolea naa kiilep ena bei akeyie agolu naa ore peegolu ena bei neaku mabaiki ainyangu tenkaraki naa iropiani naata amu kelelek aa iropiani kutik aata neeku naa adol ajo kinyala kinyala kuna maasaa ainei olchamba amu maitoki naa aata embolea niaku naa ore entoki nalo aitayu teneeku naa eishunye olari ashu tenkata naa nalo aikes ele shamba lai naa kedoyio naa masaa nalo aitayu amu etu naa atum embolea Ore sii enkae naa kitadoyio imasaa naistahili aun tele shamba lai amu keya naakeyie naa ore volume akeyie oontokiting' naa iyekai ogwa'n kaun iyekai ong'wan naa amu ilepa embolea nemabaiki naa kibidi naa akeyiyie naa iyekai are aun paatimoki naa ainyang'u naa embolea nabaiki naa nena ropiani naata niaku idol akeyieyie ajo ore naa piilep bei ombolea akeyie kai aiathiri ara akeyie olaramatani liabori enaa small scalefarmer neeku naa kegol akeyie ina siai tenimipik imbolea

Oree naa bei naponari te mbeku olpaek naa kayaki nanu ilpaek kutik tolchamba lai tenarishata amu oree naa teneilepieki ena peeku olpaek naa kayaki nyamali amu ore enyamali edukuya naa keeku ore faida natum na aikiti amu keeku na sininye ore naa peilepiekinaa bei empeku olpaek namaitoki naa sinanu abaki nainyangu ina pekuu te nkomoyu ashuu tesapuko neeku ore ilpaek lalo naa aun naa aikutitik nalo naa amir tebei ake iyie iyie eabori amu keeku naa kekutik ilpaek laitayu naa oree sii enkae nyamali naayaki ena peeku teneilepieki naa keku ore ilpaek lainei naa keeku kedoyio quality amu keeku ore quality keeku ketii abori amu maitokii na duo ai afford atipika duo ake iyie iyie empeku sapuk matejo duo ake iyie maximum kelelek duo ake iyie alo aisuaki ina peku nalo ainyangu kitii amuu maitoki naa aata iropiyiani nainyangunye empeku sapuk neeku idol naa ake iyie iyie ajokeeku enyamali amu tenedoyio naa ina quality nemeitoki iltunganak ainyangu ilpaek lainei amuu metii naa quality shumata.

Ore enkoitoi naitumiya ena central bank nairiwarie iropiyiani tolari otulusoyie ore naa enedukuya naa akeyie keponaa iropiyiani naapuo iltung'anak aapuo aomonu toobenkii enaa interest amu tenaira duakeyie orkasutumai lina benki naa keilepie naa neeku ore iropiyiani niloaashuku naakeikukom oleng ore peeekumoku kuna ropiyiani naakeeku naa kegol ipuopuo aibok nena ropiyiani neeku ore ina transaction cost naakeeku naa keilep akeyie ina transaction ina riwaroto oompisai naa tenkaraki keeku iropiyiani kutik naatii ore naa enkai toki naitumiya central bank ailepie inkiriwaroto oompisai naa kejo naa comation banks enaa akeyie nena benkin naata nena ropiyiani peyie etumoki naa ninche akeyie aibukoi nena ropiyiani enche neeku naa meeta oltung'ani oitokini aisho kuna ropiyiani amu keeku naa akeyie kegol ishoori tenkaraki naa akeyie ina sheria e comatial central bank naa ore comatiol bank nemeitoko aishooyo nena ropiyiani neeku eikumok iropiyiani nairiwari.

Ore neniko ilairemok naa loo kutitik pekesha olelo airemok lonkwapi eboo tosokoni lenkop, nore naa enedukuya naas kulo airemok kutitik, naa kitobiru ninche ilturrurri, ilturrurri akeyie lenche loitasheki. Nore naa kulo turrurri lenche, naa kepuo akeyieyie apuo aliki iltung'anak akeyie kun masaa enche namirta tesokoni. Nitayiolo bei, nitayiolo esidano, naisaidia naa ninche amu keeku naa kidim atekeshare kulo naa airemok lonkwapi ebaa amu ore epoito amir kunaa masaa enche neeku etayiolito iltung'anak na kedol si ajo kisidain. Ore si enkae naitumia kulo tung'anak peyie ekeshare kulo akeyieyie kulo kulie airemok lonkwapi eboo, naa kisaidia si serkali amu ore naa serkali, naa kisho ninche ereteto. Amu ore serkali na keeta naa ninche egolon, tonkwapi eboo sapuk alang kulo airemok kutitik. Amu kidim ninche sirkali akeyie airorie akeyieyie nena ina serkali akeyieyie onena kwapi eboo, nibung'a, netumokini naa aisho sinche kulo airemok kutitik esokoni napuo amirie naa nena masaa enche. Neeku naa

Orekunanyamalitin naimaa lamirak lendaa tonkwapi eboo tenkaraki nkibalekenyat oropiyiani ore nye enyamali edukuya na entoki naji ore yiounot endaa na kedoyio anaa demand amu keaku na ore ltunganak ore amu ilepea endaa ore enkae na ore entoki naji fluctuations kedoyio na ropiyani wmu ore pedoyio kuna ropiyani mebaki ltunganak ainyangu ore enkae nyamali naimaa kulo tunganak na ore bei enapata ekunadakini neaku ketii shumata keyieu ltunganak onapati mpisai kumok entoki naji competition metaa competition tenkaraki inasia naasita ana eyieunoto.

Ore naa nkoitoi naitumia naa kulo airemok le Kajiado pitayu endaa nabaiki iltung'anak tesokoni, nore nenkoitoi edukuya naa kitumia naa ninche empeku ashu naa fertiliser akeyieyie natoduaki ajo kesidai peyie itumiai. Ore naa pitumia ninche ina peku fertiliser sidai na kidimayu naa peyie itayu endaa sapuk amu keeku naa kitayu endaa sapuk tolchamba. Nesapuku endaa napuo ninche amir. Netumoki naa ninche asihoo iltung'anak. Ore si enkae toki naitumia naa kulo amirak, peyie itayu endaa nabaiki iltung'anak, naa kitumia naa ninche entoki naji aitumia akeyie enaa iltarakitani. Nitumia naa ninche iltarakitani akeyieyie sapukin kulo akeyieyie improve sininche, amu kisaidia naa sininche. Ore enkoi oitoi naitumia naa kulo tung'anak pitayu endaa sapuk, naa kitalala olchambai. Olchamba oitumia aremie enadaa. Amu ore peeku sapuk akeyieyie lelo shamba oiremieki enadaa, na keeku ore nena daiki naitayuni, naa kesapuk. Tenaa ke nkishu sininche egira ai keep tilo shamba lenche, na keeku naa ore nkishu natii ilo shamba naa aikumok sininche tenkaraki naa, etasapuka naa ilo shamba amu italalaki ilo shamba etii nena tokiting.

Oree naa eneiko ilairemok peyie erretena te garama naijo ene mbeku we embolea terishata nemedolunoyu e bei e sokoni ,oree na entoki edukuya keidim ninche aishoo enafaida enye apa ake iyie naitautuo too laarin otulusoitie neitengele aitaa ake iyieiyie kumook peetumokii naaake iyie aiboi ina risk oina kilepata embeku too larin oitoki aponuu oree sii enkaii metum ninye kulo tunganak peetumoki naa ateretenata toina garama embolea na keisho ninche ena biashara enche nepuo ake iyieiyie apuo ai insure ake iyie aitayiolo iltururi sininche anaa lolo tururi ake iyie lenkiremore naa keisaidia ninche lolo tururi lenkiremore amu keeku keisho loan naa keitumia ena loan ainyangunye ena mbolea ena mbeku nailepa nidool naa ajo keisaidia ninye ena loan ake iyie oo lelo tururi lenche oree naa enkai koitoi naa keidim ninche aishiraki sirikali peyie eitadoyuo ninye serikali ina mbeku.

Ore naa mbaa naalimu bei orpaek tesoki ore enedukuya naa entoki naji enaba irpaek sii inche otii sokoni weneba lelo ainyiang'ak loo lelo paek le sokoni amu ore naa peeku kumok lelo ainyiang'ak lesokoni naa idol naa ajo kesiooyo irpaek ore naaa peeku kesioyo irpaek inkaraki naa eikumok lelo ainyiang'ak naa keeku naa keilepieki bei oorpaek naa keeku na ketii bei orpaek shumata tenkaraki keikumok ilainyiang'ak ore sii ninye enkae baye naalimu bei oorpaek tesokoni naa serkali amu ore naa peeku keisho serkali ilairemok entoki naji akeyie yie aisho empuku empolea akeyie pesho naa keeku naa keitodolu ajo ore bei orpaek naa ketii abori tenkaraki ina nagira serkali aaretu lelo airemok neeku naa keeku mepuo siininche hasara tenkaraki serkali ore enkae oitoi naitodolu nalimun naa bei orpaek tesokoni naa kodi entoki naji tax ore ake peeilep ushuru akeyie teneilepie serkali naa keitodolu ajo keilep bei orpaek.

Ore eneiko bei ormaembe peemeinyiaka terishata sapuk naa keing'urari esiana ormaembe tesokoni naa idol naa ajo ore naa keikumok irmaembe tesokoni naa idol naa ajo re ilainyiang'ak keikutik naa ninche amu eikumok naa kulo maiembe too sokoni ore naa peekumoku lelo maimbe tesokoni naa keeku naa ore siininche kulo akirak naa keeku naa kepuo aamir tebei yaabori naa kulo maembe lenye peemeinyiala nepuo anaang'aa amir bei yaabori oleng neeku naa idol ajo kedoyio akeyieyie ina bei ormaembe tenkaraki enkumoi oleelelo maembe ore sii enkai naaiko bei ekulo maembe peesoyio terishata dorop kelelek naa esisho serkali akeyie lelo amerak loonkuapi eboo metujing'u akeyie olosho lekenya aapuonu aamir kulo maembe ore naa peeku retaa etijing'utua lelo tung'anak lelo maembe lenche naa kelelek epuonu aamir akeyie ropiyiani akeyie yie yaabori oleng too ropiyiani kutik tenkaraki naa kelelek aa ore eneitainyie ninche nenotito tebei nalelek amu kelelek aa ore serkali enye naa kedung'oki lelo amirak akeyie loonkuapi naapukunyie aadung'oki iropiyiani naai subsidies neeku naa keisaidia lelo amirak amu kepuonu aamir iropiyiani kutik

Ore naa enaas enkoitoi naitobiri bei esirkali peitabir bei ontaiki ore naa serkali naa keidim aitadoi bei akeyie oondaki eeimu enkoitoi naijio ena keidimayu naa peyie isho serkali akeyie lelo airemok neisho empolea tepesho ore naa pepuo aaret ninche tinaoitoi neeku naa kepuo ninche lelo amirak neeku naa ishoo serkali ereteto ore naa enkai oitoi naitumia serkali aaitadoyio bei oondaiki naa kelak lelo airemok akeyie iropiyiani ore nena ropiyiani naa ore iropiyiani apa naapuo aaponaa ninche lelo airemok peetum faida epuo amir nejoki serkali peeitadoyio ore naa peeitadoyio nena ropiyiani oondaiki enche naa keitobir amu keeku naa kepuo lelo tung'anak ainyiang'u nena daiki naa keeku naa ketii abori ore sii enkae oitoi naitumia serkali aaretie lelo tung'anak peedoyio ina bei oondaiki naa entoki nadi kodi meitoki naa ninche aitalaku kodi lelo oomirta nena daiki

Ore naa enkibelekenyata olainyang'ak enaa entoki nanyor pelimu enkoitoi ebei, nore eniko pibelekenya ore naa pibelekenya ilainyang'ak matejo saai ore ake peeku naa ibelekenyate ilainyang'ak neeku minyang'u aa irpaek, na keku naa kelo bei orpaek adoyio amu kidimayu naa naa ore naa lelo tung'anak kelelek enyaakita atum enkae daa nagira anya, peyie i replace naa lelo paek. Neeku naa idol ajo kedoyio naa inabei orpaek. Ore si enkae, ore sininche ore pibelekenya eyieunoto olainyang'ak, anyorru lelo paek metaa kenyor irpaek oleng, naa kitodolu naajo ore naa akeyieyie lelo paek na kepuo akeyieyie apuo aku ketii bei shumata wabori oleng amu keeku naa kepuo lelo amirak amir bei eshumata amu keeku naa kenyor lelo tung'anak lelo paek neeku naa kenyita, kinyang'u irkumok petumoki naa ainosa. Neeku ore lelo ainosak, ninyang'u irkumok. Nilep naa ina bei orpaek. Ore enkae toki naa nalimu ajo ore enkibelekenyata na kisaidia amu ore naa pibelekenya enayieunoto orpaek metaa aikutik iltung'anak oyieu lelo paek, naa kitodolu naajo mitoki iltung'anak ainyang'u lelo paek na keeku kedoyio bei olelo paek. Na keeku naa metii faida inewoji. Amu keeku naa meeta entoki nanya.

Ore na enkibelekenyat olainyangak anaa entoki nanyor pelimu bei nakitadolu ajo ore ake peibelekenya yiunot olainyangak metaa menyor nona tokitin nimirita neaky kimaanisha ajo ilepie sinyeyie olamirani bei amu kekumok logira ainyangu ore ake peaku kumol neaku ilepie sinye pitum faida ore peamu ibelekenye yienot olainyangak tololopaek limirita metaa kiba na kitodolu ajo meeta ltunganak pigil ainyangu ore peaku kutik lolotunganak meaku na ltunganak kumok ogira anya lolopaek linonok neaku kibidi ake pilo ashuk ambaka ale ekata nidil ajo etaa sapuk eyieunto ololopaek linono tosokoni ore akepibelekenya enayienoto olopaek neaku ore lolo oitumiai anaa substitute ore enkae toki nagirai anya.

Ore naa baa naisul inyel bei odaiki tesokoni emurua, o tenebo ono nkwapi eboo, ore ebae edukuya naa, ore ake peeku ore nake peku ore sinye inadaa nigira oltung'ani amir, naa itorrono ah ore quality na eniabori oleng, na kitodolu najo menyor iltung'anak quality natii abori amu ki prefer naa iltung'anak kumok high quality. Naa esidai tebiotisho enche. Neeku kitodolu naajo, ore naa lelo ore naa ina bei naa kelo adoyio. Ore si enkae, ore si enkae nainyel ina bei odaiki tesokoni, naa serkali. Amu, ore naa serkali ore ake pepuo naa apuo ai lipisha, apuo aitalaku akeyie inakodi sapuk tonena tokiting nimirta oltung'ani, naa kitodolu najo ore neninko siyie pitumoki anoto ina faida, onena tokiting nimirta naa ilepie naa nyoo, ilepie ina bei onena tokiting nimirta. Ore ake pilepie bei onena tokiting nimirta, nidol naajo akeyieyie kelo ailepie ina bei odaiki. Neeku naa kegol epuo lelo tung'anak ainyang'u inadaa. Tenkaraki naa inakodi eserkali naitalakutua kodi eshumata oleng. Neeku nelo naa ainyal.

Ore naa inkoitoi naitukuj serkali bei naitanyamala ilaramatak ore naa enkoitoi edukuya naitukujie ina bei peyie elo naa akeyie dukuya ena bei enkurma ore enkai toki edukuya naa kelelek akeyie epuo sirkali apuo aing'oru akeyie sokonini toonkuapi eboo aapuo amirie ina kurma naa ore peepuo aing'oru ewueji namirie ina kurma naa kepuo aakikisha aajo ore ina sokoni napuo amirie ina kurma naq sokoni akeyie yie naa ore enkinyiang'unoto naa ketiis shumata peyie eilep na siininye bei ore naa enkae oitoi naitumiya serkali peitukuj bei enkurma naitanyamala ilaramatak naa kepuo naa serkali apuo aisho siininche nena ropiyiani apa naa nena ropiyiani nainkaa ninche egira ninche aitobir ina kurmaa enye neeku kepuo ninche serkali aikompaset lelo airemok ore naa ake peisho lelo aramat iropiyiani enaa compensation naa keeku naa keitagol ninche peepuo dukuya aitayu enkurma sapuk peetumoki naa ninche aitarasai aishoo lelo ainosak

Ore naa enkoitoi naitumiya serkali peitukuj bei enkurma naitanyamala ilaramatak ore naa enkoitoi edukuya naa kepuo naa ninche serkali aapuo aitadoyio akeyie kodi aaa enaa tax naitalaku nena akeyie input nena tokitin naitumiyai aitobirie enkurma kelelek epuo sirkali aisho lelo tung'anak nena peku enaa ashua ina polea akeyie tepesho ore naa ekeyie peisho serkali nena poleya tepesho naa keimanisha naa ajo kelo ina bei adoyio amu meitoki naa bei ailepu enkurma ore sii sii ae oitoi naitumiya serkali peyie eitukuj bei enkurma naa kepuo ninche serkali aibooyo akeyie nena tokitin naapuonu toonkuapi eboo aapuonu olosho le kenya naagirai aamir neeku keitodolu ajo keeku sapuk ninye osokoni tiatua olosho lekenya lenkurma amu meitoki naa akeyie aata ina competition naing'ua inkuapi eboo neeku idolita ajo ekisaidia akeyie lelo akeyie amirak leilo sokoni ore sii enake oitoi naitumiya serkali akeyie aapuo naa aitukuj ena toki naa kepuo enkai. Sapuk ilo sokoni lomirieki.

Ore naa imbaa enkibelekenyata oloing'ang'e anaa olameyu arashu enchan nalus peyie eyau enkibelekenyata sapuk e bei ore taa enedukuya naa olameyu ore naa olameyu teneeku eshomo aaku sapuk olameyu tolosho naa keitodolu naa ajo ore indaiki nena akeyie nauni tolchamba anaa irpayek akeyie anaa empoosho naidol naa ajo keeku kitadoyio keeku naa akeyie yie ore nena daikin naapuoi aun naa keeku naa ikiti endaa napuku tolchamba tenkarake naa ilo ameyu ore naa ilo ameyu amu kelo naa arr nana daiki nore keeku ore nena daiki kuti natii naa kilepieki bei enche amu amu ikutik naa neeku naa aikumok lelo ainyiang'ak neeku naa meeta eniko penyiang'u amu ikutik ina daa tesokoni nilep naa ina bei ore sii ajkeyie teneeku sapuk enchan nagira asha naa kelelek naa akeyie yie elo elo inye ailepunyie ina bei ina bei akeyie yie onena daiki tenkarake naa keeku naa ikumok isapuk endaa ore pesapuku ena daa naa kitodolu naajo ore isapuk ena daa te sokoni naa kelo naa siinye bei adoyio tenkarake naa aisapuk ena daa neeku naa ore peelo asapuku ina daa bei nilep bei oina daa.

Ore naa mbaa ookoni nakepuo ninche agelu eisai enkiremore tenebo bei amu ore naa kitodolu ajo ore pelakwa sokoni nalo amirie ntokitin ainei neaku ore akeyie nona ropiyani naitumia ayagie ntokitin paitabaya osokoni na kitadolu ajo kalo aremisho oleng patum ainoto naa enadaa sapuk petum inadaa anoto faida sapuk patumoki aisha matanapie nena aarin napuo aya nona dakini aya osokoni ore su bei na kesidai amu kaliki ajo kebaa enkiremore nalo airemisho amu ore peilep bei ontokitin tosokoni na kitadolu ajo kalo aremisho oleng patum atimira kuna tokitin tosokoni tenkaraki bei nailepa ore pedou bei na kitadolu ajo kalo aremisho tenkiti oleng' tenkaraki etadowuo.

Ore na osokoni lolukunguni temurua aai na idol ajo kirowuo kilepita akeyie bei olukunguni tosokoni lemurua aang ore entoki nagira ailepie na ataa kumok laramatak lolukunguni neaku keponu ainyangu lukunguni tenkumoi ore peaku kekumok kuko tunganak nitodolu ajo keilep bei keaku na kesidai teyiol amu keaku ekipuo atum inafaida sapuk ore si enkae naikuna akeyie osokoni lolukunguni metaa sidai oleng na idol ajo ore kuna lukunguni netaa kekumok ltunganak akeyie adupore amu mekute akeyie etii lukunguni eboo nagirai aitijingu ele osho le kenya neaku idol na ajo ore yioo nikitum osokoni sapuk likimirie kuna lukunguni aang nikitum osokoni sapuk.

oree naa e sokoni oo lukunguni te murua ai naaidol ajo keirowua idol ajo keilepita ake iyie iyie keilepita bei oo lukunguni ake iyie to sokoni emurua ai , ore entoki nagira ailepie bei oo lukunguni naa ilaramatak loo lukunguni amuu etaa kumok ilaramatak loo lukunguni neeku naa keponu ainyangu ilukunguni tenkumoyu oree naake peeku kumook kulo tungana oinyangu kuna lukunguni tenkumoyu neeku keitodolu naa ajo ore bei naa keilep nidol naajo keeku naa sidai teyiok ilamirak amu ekipuo naa atum faida sapuk , nikitumoki naa iyiok ake iyie iyie ainosa ina faida ore sii enkae naa kuna ake iyie iyie sokoni oo lukunguni meeta kesidai ketii shumata oleng naa idol naake ajo etaa sininye ore kuna lukunguni netaa kumok iltunganak ake iyie iyie ogira adupore amu mekure ake iyie iyie etii iltunganak ilukunguni oo nkuapi e boo nagirai aitijingu atua ele osho le Kenya neeku idol naaa ajo ketisidan amu ore naa iyiok ekitum siyiok osokoni sapuk nikimirie kuna lukunguni ang netisidan naa ina ramatare.

Ore enkibelekenyata endaa oonkishu tolapa otululusoyie nashomo akeyie akwetie oleng amu eilepa endaa oonkishu neilep sumbi oonkishu neilel irkiek loonkishu injumbii akeyie oonkishu naakwetie naanu oleng kake ashomo aya erishata amu ore naa sumbi ashomo aitumiya akeyiei imbolio ashomo areu inkishu imbolie peepuo aasing'atisho ashomo akeyie aya ina roruata ore sii enkae inkujit ashomo aun inkujit akeyie tengang aai atuuno akeyie inkujit kumok naa ore nena kujit ashomo aaun naa tene lotu olameyu nalotu adung'udungoki nkishu ainei ore enkae toki nashomo aya ashomo aitatua ena shinda endaa oonkishu nashomo akeyie nanu irkiek lekienyeji akeyie alo abakie inkishu ainei peemeitumiya irkiek irkiek enaa isugurok alo abakie inkushu aainei naamoyu amu kebak oleng.

Oore enaiko peeareren esiai ooropiyiani tenebo asara olchamba naa ore eisiai ooropiyiani naakaisho ake ore naa faida olchamba lai olapaitin ootulusoiti napik saving ashuu naa aitoki ainvest ashu ainyiang'u inkishu napoona iropiyiani natumiki naa shomo atimira ashuku faida amu ore nena nainyiangunyie inkishu onena efaidia naitoki neeku ashua naa aisafe te benki amu ore naa kuna ropiyiani ainei keponari eimu benki ore asara olchamba lai naa kaisho naa kuna ropiyiani efaida naitumiya naa ekeyie peemalo asara metaa ninche naitasheki hasara ore kuna ropiyiani nanoto akeyie toonenakishu naanyaaka alo ai invest naa nena ropiyiani alotu aikafayie hasara olchamba amu ketii Hasara olchamba

Kaji aiko peyie areten esiai o ropiyani tenebo o asara olchamba lai , neeku ore ene dukuya kaihakikisha ajo ore kuna ropiyani ainei naa ketii ewoji safe , aa kaidim naa atipika embenki ai save tenbenki peyie etum kuna ropiyiani ainei atoponari tolari ashu tolapa eitegemea anaa olningo likitoningote we embenki peyie eponari kuna ropiyiani ainei naa ore sii enkae naa kaidim ainvesta kuna ropiyiani aieni , kelelek ainyangu inkishu paa aramat nena kishu netumoki naa nena kishu atoponai nena ropiyiani , naloo naa amir nena kishuu etaa akeyie ropiyiani kumok nashuku nena ropiyiani nainyangunye naitoki sii atum faida naa oree si ena faida naa kaisaidia ena faida paitoki alo eunore , kaisaidia nena ropiyiani nainvesta meeta maitokii si duo alo hasara oleng amu teanalo hasara telaari nemaitoki naa aikenaa hasara nashomo telaari tenkaraki nena ropiyiani nainvesta apa elde likai ari neekuewuo ina hasara na oree naa oshiake hasara na entoki oshiake sinyee naatae te biashara amu lasima ore biashara muuj naa ketii hasara kake keyio na iyata inkoitoi.